Kisaidia enkitaunoto endaa tonkoitoi kumok a ore enedukuya indim aitau ina daa tilo shamba nipik store terishata naje ashu inadaa niragie metoito ashu ekesuni tinarishata naishaakino.

Ore enasiai nakeibelekenya tonkoitoi kumok, amu ore enedukuya inepu ake ore enanyonga ashu enamoti neas siatin kumok, elelek indim oltungani aitaasa esiai nai.

Ore enkabila ekuna mali na kekumok amu eetai enaji kangaru neetai anaji raha neetai anaji kasagara ore tenena ketii sidan amu ore ena naji kasagara nakibor orgali lenye pii nemeeta inenaput orpaek oshi naata nkulie.

Ore enabae enikuni petumi na keuni ake sinche tolchamba ana nkulie kitunguuni amu saumu ena, kake keuni Nye tolchamba nebulu na ore peikomaa netumokini aitau neyauni osokoni neponunui amiraki ltunganak.

Ore sababu nanyorie enabae akeretu lairemok kumok arashu akeretu irmareita kumok aa ore nimintoki oltungani alo aingoru tenelakwa elelek aa ore oltungani lelatia nitumie sukuma neaku impang ake tinewueji nijoki mikitudungoki nilotu ayier menyanyikie nilotu mpaka taun.

Ore ormarenke latoningo oipirta enabae na atoningo ajo kibungi oshi taata irmotonyi ,etii ewueji natii magadi naibungieki irmotonyi oji ormointi, nibungi irmotonyi nepuoi ai fuga kulo motonyi mayiolo ana pemiri ashu peeyiengi.

Ore ireteni latoningoloipirta ena natoningo ajo eti ltunganak oitumia ena anaa mpuka, neaku ore eninko oltungani pitumoki atareshu kulo sursur pimbung na indim atimiraki kulie tunganak nincho nai ninche ana endaa.

Ore enalotu ndamunot tanadol ena orkelesure ele nerikito nkiyo neme enorkelesure ijo enenkuku na kibelekenyaki apa ele irmayai ashu etudumuaki neyauni neponu nkukui aitiamaki na ina peidol ajo enkuku.

Ee ore ena tausi elelek na keyieu nitiamaki kunda, ore si tausi tenelo nitagori ashu pegogonu nikonji alak inaipuka enyenak nakelelek sii ipidoki oltungani.

Ore ena naa nkuashen, nkuashen orkokoyo arashu nkuashen naapeji naa ing'as ake sininche aipalilia iun ake siinche tolchamba enaa kulie tokitin pookin nimpalilia ore pee etum aatabak enkop nintayu.

Ore ena naa eng'orrno ashu encholati naa ore enikoni tenitobiri naa ilep oltung'ani niyierr kuna ale nintau ilo airambai nirragie ilo airambai ompaka neeku sapuk nitum aikoroga ninkoroga ake niisuj niyierr nitum ena ilata.

Ore enikoni tenetumi ena amu peanut arashu zoea, naa ketii oshiake iltung'anak lomir aitamanaa, eetae si ildukai yiolot omir kuna especially wojiting naijo dairy, nitum terishata sapuk ajo kemir.

Adolita tenewuei irpayiani lotii atua olchamba adolita sii irbenek sapukin adolita enchani nijo enorkikua nagirai aagilu nadolta olchamba lobore mbenek sapukin lootubulutua.

Ataasa ena siai toorishat napaasha naa ore sababu ituunishe, ituuno oltung'ani isoroko tolchamba naa ore naa amu etubulutua netookutuo naa aintayu oltung'ani piilo ayierr tiang' enaa endaa amu mpuka sidan oleng' naamelook.

Ore enasia temurua aang na teneoku olchamba lijo ele lompoosho arashu lominjini na kekesuni nepiki irkuniani, niragieki rkuniani tenkop nepiki lolopaek ashubmpoosho metoosho enkolong petoi petumokini aidondoa ashu petumokini aitau.

Ee ore entoki nagira aasa naa kegira ena tasat aitayu mpoosho ashu akees aitayu pee etum aataa metii atua nena kamposh enye neeku kegira aitau negira sii ailepie pee etum osiwuo aawa lelo likai chafu pookin.

Ore enaiko pee aisum iltung'anak pee eyiolou ena siai naa ore enkiremoto olchamba iindim oltung'ani airemo olchamba igira aitumia nkishu, indim sii airemo olchamba igira aitumia isirkon niindim airemo olchamba igira aitumia oltarakita naa ore ena oonkishu.

Ee ore taadii ena siai naa sapuk oleng' toomuruan naagirai aunisho amu ishoritai ilairemok arashu kulo tung'anak ounisho ena toki pee etum ailepunyie indaikin enye tolchambai arashu pee etum ina fertilizer naifaa pee etum ilchambai.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa indim aitumia nkinyat ormariko enaa fertilizer te eunore ino, indim ataa kilepunyie.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa nchere iindim aitumia nkinyat ormariko ata siinye nkinyat ormashungwa enaa fertilizer enemiata naai ewueji nitumie olchani liarie nguesin naati atua olchamba lino arshu miata enitumie fertilizer naa fertilizer namba nabo ena.

Ore entoki nagira aasa tenewuei naa ore kuna poosho ashu enatoki natuunoki tenewoi netijing'a nguesi ibala ajo itu etum ele shamba olchani, itu etum ele shamba fertiliser naarr kuna kukuuni neku kifaa nitaasi aisuj kuna..

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa etuuno oltung'ani ele shamba netubulua ele shamba lenye pii etubulua pii kweli kweli inoto ele shamba enkare naishiakino, inoto ele shamba fertilizer ninoto ele shamba ompaka irkeek oorr ng'uesin.

Wooi maata taa pae eng'eno naipirta ena amu mayiolo ajo kainyioo ena mayiolo enaa nkuashen mayiolo taa nanu pii ajo kainyio ena itu aiolong' nanu adol ena toki, neeku maidim ainosu ajo kainyioo ena.

Mee sapuk taa dii oleng' ena siai tenkop ang kake kayiolo ajo ketii nkuapi naa kesapuk ena siai naa kegira aisaidia ninche te maendeleo amu ore orkikua sapuk likiata iyiook tenkop ang' naa olonyai mikiata irkikuan duo kumok oleng' oobulu ebanji oojing' osokoni.

Ore paa enetipat enabaye temurua ang' naa kifaa ning'oruni iweujitin arashu epikakini kulo puyayi pee etumoki oltung'ani aiteraki pee etum aibooii germ arashu olchafu le enkare pee esidanu enkare.

Ore ena siai temurua aang' naa ketii idimi aing'uraki iltung'anak ena siai naa egira iltung'anak aifuga ilotorrok nisiadia iltung'anak oleng' sani sana lntomonok arashu ilturruri loontomonok egira aadupore nena tokitin oolotorrok egira aa,

Enetipat enbaye temurua ang' amu kisaidia nkukui sana sana ore nkajijik nijo kuna naa nkukui itobiraki naa keji pee metum nkukui orchafu arrashu aa pee metum nkukui imoyiaritin metaa tiatua ina aji ake endaa nkukui neshukokino atua aji aapuo airrag.

Ore ena siai enkiremore arashu esiai eunoto orkeek naa kifaa netum enkare kake meyieu nebukokini enkare sapuk tesaa nabo neeku keyieu niud oltung'ani orkarari arashu orkiriket nipik entanata iloshani lituuno pee etum anoto jna are tesaa nayieu.

Ore paa enetipata paas enabaye paatum aishoo nkishu nkujit arashu enkare tiatua ina peut enye naa keji pee mitoki nkishu aar enkop arshu pee etumoki nkishu aanotito enkare netum sii toi shumbi.